Rabisiek en yu kikiboishe keal kerichek ab kiakik chotok Che agere

Agere rabishek chechang eng karit

Agele kole robisiel chekikiboishen en bestushek chekakosirto

Akerei chi neng'alali eng simet ak abwoti ale boyot